metumito isinkirr enkare naidip ,we ndaa si nanyaa niaku keyieu enkare naidip enkare safi ya kutosha wendaa nanya, petumoki ata kumok.

Ketumoki aatolimu anaa nkatitin amu keeta enkata naa kekumok isinkir neeta enkata nemetii ,ore ene enkata naa kumok isinkir naa ketumoki atolimu tenaa kilepa bei oosinkir naa ore enaa enkata nemetii naa ketumoki aatolimu bei ajo etadoyie amu metii isinkir ebaiki nemetumito endaa ashwaa enkare neku ketumoki inakata aatolimu bei .

Ketumokini aaiboi eramatare oosinkir tenelikini iltunganak maana oosinkir tenelikini ajo ore isinkir naa endaa naa ore sii isinkir itum impisai tenimir netum iltunganak isiatin eeemu ina siaai oosinkir.

Ketumokini aaiboi ena siaai teneunishoi aunu kulo tokitik tenkumoyu netumi iltunganak ooinyiang'u peeku ena siaa peelo shumata.

kitaraposhisho nisaidia osesen peku keeta engolon naasie esiai ,nisaidia osesen peku metum imoyiaritin amu endaa sidai ena neku kisaidia osesen pemetum imoyiritin .

enetipat oleng' amu ore te nkop ang' kenyori oleng ena daa, kenyori inkirik, nenyorri orgali, kisaidia osesen, pee itoki atum imoyiaritin. naa keji edaa naata egolon, naa keji kitaraposhisho kibung' enkoshoke.

Ore eng'eno naa paaikikisha ajo airemo olchamba esidai napik intokitin naayieuni enaa manure fertilizers , naiakikisha ajo aitooko, naiakikisha ajo aikarra ilo shamba pee mepuo ing'uesi ainyial, npeuo aapetaa nena tokitin natuuno, nabukoki enkare tenkata naifaa, napik fertilizer tenkata naifaa.

orake enikoni teniremi niutaki enikoni pesuj lelo lainini onena gumot napik empeku niutaki ,niutakaki vile napik empeku ,niutaki vila naitook ,niutaki vile vile naitaas pemibunga lelo keek tenkata naifaa.

Enatipat amu kisaidia yook pee kituum eloipii, nisaidia yook pee akituum enchaan, niisaidia ramaratara ang' e inkishuu pee etuum inkishuu enee nairang'e, netuum si tene endaare amu kenya inkishuu ena beelek. Neeko paa esaidia yook pee kituum enchaan esaidia yook pee enkituum eloipi nikiwuene teng'ataa engolon.

Kasidai amu kisaidia yiook pekitum kule, nisaidia yiook pekitum inkiri tenkata nayieng'i, nisaidia yiook pekitum ilonito, nalinche itobirieki irgotii, nitobirunyieki inkamuka, neeku kisaidia yiook oleng'.

Itumoki aainosa teniun ning'or aitobiraki nibukoki enkare tenkata naifaa niing'or metaa ore enkata naa iloaitayu akes nitumoki naa ainosa etaa endaa sidai ing'ora enoshi kata irngura aitobiraki nikes anya tinakata .

ore tena siasi enkata nasha enchan nilo aitayu kuna kujit nitumoki ka pa iya ewuei nilo airagie ,ore enkata olameyu ,nintayu inapa kujit nincho inkishu ashu nimir ne ekisaidia tina rishata metii enchan tina rishata olameyu.

Olchamba otuunoki nkambishini, nitoki aitobiraki. Neeku kadolta ajo, ijo kegira nena puka abulu tenkata sidai, na terishata sidai amu itokoki aitobiraki, neuni tewoi sidai, tewoi sidai metaa ketumoki atubulu ne.

Kibelekenya amu kelo naa enkata naa metii enchan we nkata naa metum enkare e kutosha, we nkata enkolong' naake elo naa enemetii enchan, nemetii enkare naitooki nemetumoki atubulu esidai. Naa kelo naa nibelekenya ena nkatitin, enkata natii enkare we nkata nemetii, neeku ibelekenya naa enaa nkatitin.

Kibelekenya amu keetae inkolong'i na ketii biashara abori, neeku matejo ebaiki ninye na ore laduo tung'anak tenejo kipuo aamir, meeta entoki natumito, nebaiki neitu etum fertilisers ekutosha, nebaiki si na ore inakata eh yani enterit nemesidai, neeku eneji kipuo amir inaduo tokiting',meeta nye entoki anapuo laduo asak, nemeeta faida teninche, amu metii naa ropiyaiani sidan napuo amir, nitumia gharama itumia impisai kumok.

Tenadol ena siai nadamu ajo eta enkata olameyu amu ore oshi duo oleng tedinol kuna tokitin na tenkata olameyu oshi sana sana ebulu niaku tenidol ajo etubulutua naa kimaanisha ajo mokire eti enchan imina enchan tina rishata.

Ketumokini aitobira enasiai tenelikini iltung'anak maana ekulo matunda ,nelikini vile ,eh umuhimu ekulo matunda ,naa ore pidipi atuun, nelikini ajoki keeta mpisai sidan, eh tenilo amir.

mmee sapuk ena siai tenkop ang amu ore enkumoi oltunganak mmee lara meunito duoo megirae aun naa kedol anaa mmee entoki etipat niaku mmee sapuk oleng tenkop ang ina siai

kitobiri enaa siai enelikini iltunganak tipat enasiai aliki ajoki keaku enda nidim ataa ilmatunda nelikini nai tipat petum enkumoi atayiolo nelikini ajoki indimidimi ainosa nindimidimi aitaa atimir tosokoni nitumutumu mpisai niasiesie nkulie biasharani

Tenilepieki usafi, netumi iltung'anak kumok oas enasiai.

Inchapatini nateyiaraki esidai, netaa kuna shapatini kekumok ometaa kegira aiko enaa decorations ,negira aiko enaa maua ,tewoi negirai aasishore. Etaa kumok oleng',neeku kegirai aiko enaa maua ,tewoi negirai ayierishore, toltung'anak ogira aayier.

Keitumiai eilata, neitumiai shumpi, neitumiai enkima ayerie, apejie, aitokitokie ashu apejie, neitumiai shumpi, eilata, enkima o sekenkei peitumiai apejie ina toki.

Keiisidai oleng enatoki ore sanasana jio mebulu oshi tenakop ang jio mebulu tene kesej aa temombasa ebulu naa kasidai oleng amu keeta enkare sidai naa eninyia jio kule naa kasidai tosesen .

Keji duo oshi kitumia eilata oleng',neji kitasapukisho teninya enaake. Neji tenitu iyer esidai, nikintala enkoshoke. Kake ore duo sanasana, keji duo oshi eilata itumia oleng',neji kitasapukisho teninya enaake, neji tenitu iyier aitobiraki na kelelek kintala enkoshoke. Neeku nejia oshi ejitoi.

Kiibung' enkoshoke naa kasidai amu kelelek inya eitu, mee lasima piipik eilata, iindim ataa shumbi ake itipika neeku mee lasima duo peeta intokiting' pookin naayieuni piinosieki pee emelonu, iindim ake ainasa shumbi etii eing'uaa enkima indipa ake otokitokie, neeku iindim ainasa metii aai toki nitipika.

Kayieu naaji nadol ena siai etubulua naun nabukoki enkare. Pee ebulu amu keisaidia kuna tokitin iltung'anak eninyia enaa ilmatunda naa keeraa moyiaritin to sesen. Niaku kayieu naaji nadol etubulua pii nabukoki enkare, naing'or, namirr, paa ketumi irropiyiani teina rishata.

Ing'as akiny, nikiny paintayu nena kinyat paa inang'aa paa itumoki ainosa paa intia inasaa miata nkinyat ning'as aitayu enkinyat nisuj paa itumoki ainosa teina rishata .

Ore ena naa kangumu ore entoki nalotu indamunot aainei naakayiolo ajo kitumiai enkano nitumiyai eeilata paakeitagoli paa ketumokini aateyier kangumu kitumiyai eeilata nitumiyai enkano nikantai paa ketumokini taaa aateyier.

Kisaidia osesen amu kisaidia osesen petum osarge, tiatua osesen. Neeku teninya tenkumoyu, netum osesen osarge. Neeku ketii osarge, eton itu, eton inasita. Neeku kajo kisaidia osarge.

Kisaidia osesen osarge, na kenyorri oleng keeta biashara. Eniya iwuejiting',na ketum biashara na kelo te kelo araka nilo amir tosokoni amu kemiri bei bei kemiri bei nalelek oleng'. Keeta mpisai, neeta biashara, neeta market.

Interu aitokitoki ore pee iindip nibuku nipik enkae moti kando ore peeindip nipik eilata emoti nidungudungoki kitunkuu ore peeindip nibukoki nena kirik inonok ore peindip atubukomi nipising ore peindim atipisinga paaibukoki irnyanya nipising ore peindip atipising'a ning'oling'ol ore peeindip alng'oling'ola ningil apising penyo paaidayu amu ewoo

Ing'asa api Ing'asa apej teilat, ore piidip atepejo metaa ketoito. Ning'asa atoi pii. Ore tidip paitumoki taduo atudung'oki kitunkuu, nidung'oki irnyanya, nidung'oki shumbi, ah nipik shumbi, paitumoki atipika nena dania ,shumata enoshi akata idipa aitau tiatua eilata. Ore taa tinakata, nintau amu keeku etaa sawa piinya.

Ormatuntai ele sidai amu keisaidia peshuku osarge, nisaidia metaa eninya irkumok nitum osarge tosesen, na kisaidia amu miigil amuyumoyu oleng'. Neeku keeta tipat tosesen loltung'ani.

Kitumia nkano, nitumia eilata, nitumia toltung'anak onyor irmayai, nipik irmayai, petumoki ataa kemelok. Neeku kitumia nena tokiting'. Nkano, eilata, ormayai, we nkima orokiyo napiyierishore petumoki ao aitobiraki. We nkima, kake ore nkima na enkima kiti ipik, petumoki ao aitobiraki.

Ing'asa aitau ilainini. Ore pintau ilainini paitumoki atipika ina peku. Ore pipik ina peku, paitumoki pa intoip tentoki naijo eima pemeosh enkolong'. Amu tenewosh enkolong',niitoi. Ore piidip nejia, paimooki abukoki enkare petumoki atubulutu. Abukoki esaa naifaa petumoki atubulutu.

Ore kulo matunda naa kisaidia to osesen, kisaidia peetum osesen osarge, kisaidia pee eshuku osesen, ore oshi duo sana sana tenilo sipitali nekijoki ildakitarini nasa kulo matunda piitum osarge naake eshuku osesen. Neeku ore duo oshi oleng' naake isaidia osesen, nisaidia oltung'ani peetum eng'olon, netum osarge neeku teninya nitum osarge, miing'il atum shida osarge neeku ina duo oshi oleng' aning'ito ajo kisaidia.

Ore kulo matunda ,ore entoki edukuya, na ing'asa aisuj, paitumoki atikinya. Ore pikiny, akinyu pi metaa meeta meeta inkinyat, ore pikiny paitumoki taduo atoguata atoguata, metaa intauo nena kinyat pii. Paitumoki atudung'udung'o, nidung'udung',paitumoki ainasa amu nakata emeloku.

Ing'as ah Ing'as au Ing'as aitayu tolchamba ning'asing'asa apik ilbenia ore pee ipikipiki ilbenia, nintoi nayeu enkolong metoito, ore pee iyaya enkolong metoito, pakewuonu taa duo ingarin, nepuonuni aipin, petumoki awaita enkambuni, ore peeya factory newuoi aidong aidong, paa keaku taa duo ena majani, neaku ninche kigira oshi aitumia aokie anaa shai.

Irkuti paek amu ijo paek pa katunini inche, ninche oshi itumiai aitobir, niyier tenkima, nipik enkiti ilata pa ipik shumbi.pa ibukoki nena tokiting' naijo paek, pa ipising'. Ore pipising' paijo ke kilepu ailepu. Ore nimincho eoku oleng',nchoo ildaikani lijo tomon, ashu tomon oimiet. Pa itumoki aitau etaa ijo iji etiu.

Ing'asa aitokitokie ore intokitokie ang'asa akeduo aitokitokie ning'as apik enkare enkima nitokitok, ore piitokitok pae itumoki atubukoki ore piitumoki atubukoki pae ipising' pae eoku, ninjo emit ina are, ore pee injo emit ina are pae intau, ore piintau nipik kando pae itumoki atudung'oki kitunguu, niyer kitunguu metaa kangiroo, niing'il abukoki irnyanyak niyer inyanyak metaa kang'iroo metaa meoto pii. Paake itumoki atubukoki enaduo supageti ino paake ing'oling'ol, ore piing'oling'ol nipising', ore piindip atipising'a pae intau eeku eoto.

Indim atuuno, kelelek amu indim atuuno tiang', tenkang' ino nibukoki enkare, nebulu paa itumoki aitayu ore peewoku ninyau niisuj paa itumoki ainosa. Keisaidia osesen metaa keeta osarge tosesen.

Kelelek amu keuni ake duo tiang',enaa irmashungwa etiu enaa urmashungwa. Nemeeta nche empeku meeta nche empeku tiatua. Naa kemelok neeta supu sapuk. Keeta enkare yani tiatua. Neeku teninya, kisaidia osesen tosarge, nisaidia osesen amu keeku metum osesen imoyiaritin, amu ore inaarenye kadidai, etiu enaa juice ,neeku kisaidia.

Keisaidia osesen amu ore ninye ore ninye mbenek enye naa keyieri anaa mpuka indim atumia ainosie olgali. Ore sii ilo toki naa iyierr niindim aitushulaki nkuashen, nindim aitushulaki ilpaek, nishori nkera peetum nkera engolon tosesen, nenya sii ninche iltung'anak botoro neeku keisaidia oleng' naa kebulu iun tiang' nebulu, nemeitaji enkare sapuk oleng' nemeitaji ewueji sapuk niunie neeku keisaidia oleng' amu itum anaa endaa ore mbenek enyena naa indim ainosa anaa olgali. Ore ninye ilo toki nintushulaki inkuashen nintushulaki ilpaek ninya anaa olkitooyo.

Ketii kake mesapuk amu ijo ore enkumoyu oltung'anak, megira megira ijo meunito iltung'anak kumok, amu meyiolo tipat enye. Neeku ketii kake, mesapuk, amu ijo menya iltung'anak kumok, na ore ewoi neitai enaa osokoni, ijo eneyai minyang'u iltung'anak duo, minyang'u iltung'anak amu meyiolo naa tipat enye. Neeku mesapuk enasiai tenkop ang'.

Keisaidia ena siai iltung'anak amu keisho iltung'anak esiai nishoru iropiyiani, naa keishoru, ekincho nkiri nikincho ilmayai nemeitaji space sapuk oleng' tenkang' ino, indim tenakata peemilo aing'oru esiai indim yie atejo ena siai ake nanu aidim ataasaki kewon nibol anaa biashara ino makeon, nimiingil aing'oru esiai, alo aing'oru esiai, amu iyata yie esiai ino tayari niajiri kewon.

Adolta entasat nagiraa akut irpaek, akut irpaek. Keuni irpaek boo, nekut enkijape, nekut ilo siwuo, nipang'u nena mauti natii lelo paek, neku kelelek egelata elelo paek. Ina toki adolta.

Kadolta olchamba sapuk otii irkeek, nadolta oltung'ani otii nena tare, nadolta inkinejik, nadolta inkujit, ijo kekumok inkujit. Nadolta oltung'ani enkayioni natii nena tare. Neeku kadolta nkujit, nadolta ntare, nadolta nkinejik nadolta irkeek.

Kadolta inkerra natii, natii ilaleta, nikenori nena kerra metaa elukunya ake naimu atua ilo ale. Pa kepikakini benek, kila enker nepikakini empeut enye. Ore ina peut enye, nepikakini ibenek. Neeku kila enker, nenya ibenek enyanak tempeut enye. Aisuru elukunya anya benek tempeut enye.

Adamu enkiremore tenadol amu kadolita iltung'anak otii olchamba ogira airemisho negira aunisho. Ore enkumoi enye egira aunisho kegira aitobir ilchambai amu ketaa keltu enchan asha negira aapik imbekui pee anelotu enchan asha ninepu idipa atunoki kila kitu ake ready kila kitu pee eku enchan ake egira aanyu meeu asha pee etumoki atubulu.

Keyieu ena siai ,keyieu olchamba ,ewuoi nitumoki atipika neyieu iropiyiani pitumoki nena materials ningira apik, neyieu sii oltungani oota engeno petumoki naa taasa ina siai ,aipima ,ntokitin nijo nena naji eyieu ena siai pitumoki aiteru.

Ingaas agwet, ore piindip atagweta niisuj, ore piindip aisuja pae itumoki adim aitokitokie ninosie shai, niindim ateyiara enaa orkitoyo, indim aitushulaki ing'washen, niindim aitushulaki inkiri paake itumoki ainosie ormushele ashu inosie nchapatini ashu inya erok.

Kadolta olchani otuunoki tiatu orpira. Na kajo ore petuunoki tiatua orpira, ebaiki na meeta olchamba ewei neunie, neeku kegira aing'oru space ,alafu etadua si ajo enewei esioki ele shamba abulu, nadolta si egira apik fertiliser ,netadua ajo tiatua ele pira, na nakata eing'or aitobiraki amu kidim aing'ura ake tine netaana, kidim si aitooko tesiokinoto oleng'.

Amu kenya, kenya space sapuk, naa lasima sii keyieu oltung'ani oota ropiyiani piitumoki ataasa ena siai, miyas ake duo miyata ropiyiani amu keitaji oltung'ani oota ropiyiani, ningerie iltung'anak oing'orr, nipik lelo keek oshi ooyieu kuna tokitin nepiki, nipik ina hima oshi naitoip enkolong' igira aiteru neeku kajo kihitaji mpisai nenya space oleng'.

Ilpaek oitayuoki tolchamba nepiki, nekesi neitayuni nena kinyat enye nepiki boo peetoyu, peetumoki enkolong' atoosho peetumokini aatekes paa tenaa iloidong'i duo aapuo aitaa enkurma, nepuoi aidong' etoosho enkolong' amu inakata esidanu, inakata eitayu enkurma sidai. Neeku kadol ilpaek ootekesaki nepiki boo metoosho enkolong'.

kadolita oltungani ogira aa aitapaash enkare aitau ormutaro petumoki aitooko olchamba lenye ina are ormutaro niaku keira aitobiraki ilo mutaro, kegira aitobiraki inaare ormutaro ewuiei neim ina aare petumoki ashomo aitooko maua enyenak

Eeh kasidai ena amu miitaji ninye space sapuk amu ata tenaa tioriong' aji, ilo ake niun mpuka inonok tioriong' aji, naa kebulu aitobiraki, nintook, neeku meelasima ninye piyata duo space sapuk niunie. Indim ake ashomo oriong' aji, kioni nilo aun nibukoki enkare netumoki atubulu nintayu ake ayierr anaa mpuka.

Kadolita mpuka natuunoki toontaerri, nadolita ntaerri, nadolita iltung'anak, oltung'ani onapita olbaket, nadolita nkajijik, nadolita nkilani naika, nadolita ilbaketi, neeku kadolita nena tokitin pooki impuka, iltaerri, iltung'anak, olbaketi, onkajijik, olkeek.

Keji oshi kebulu tewueji netii enkare,o tewoi nirobi, menyor enkolong'. Neeku ewei netii enkare ebulunye, ewueji nirobi, ewei netii neetai space sapuk, amu keyieu si neu si mpisai amu ore piteru, neyieu impisai kumok, neyieu iltung'anak kumok oas inasiai. Neeku keyieu oltung'ani oota olchamba sapuk, neeta iropiyiani piger iltung'anak oes tilo shamba. Amu keyieu impisai kumok naiterunyeki.

kadolta inkwashen natunoki tolkuniani , natunoki tolkuniani amu, ajo metii space naunieki, niaku ilkuniani etunieki inkwashen kumok oleng, natunoki tolkuniani petumoki atubulu, amu meetae space tine ajo space enkiti niaku ina paa ilkuniani etunieki.

Adolta oltungani oinasita endaa, naijio menyorr ina daa amu ijio ore vile nengira apik ina kutuk ijio menyorr, ina daa naa ore ina daa na kitayu imbosho nadolta ajo ketii oltupa ine ijio enaisho ina naati kando niaku ijio kinosuta ina daa mengira ashipakino ketiu ena menyor ina daa nainosita,

Kadolita oltung'ani ogira, ogira aibung'u enkiteng' olkidong'ai. Nkiteng' o kulee kegira aibung' negiraa ana nkiteng anyaa , anyaa nkujiit. Naa kegiraa ele iltung'ani ashipakino oleng ana nkiteng' enye o kulee. Egira ashipakino abung'ita olkidong'oi enkiteng' o kulee. Egira ana nkiteng anyaa endaa.

Ene tipat amu tenenak orkuo ng'otonye, naa kisaidia nena ale tembulunoto, neisaidia pee mesioki imuoyiaritin aaibung', pee esioki olashe ashu orkuo abulu. Neeku ene tipat tenenak orkue kule eton aa kiti.

ore pee manyor ena kidim enkiteng' atejo aisho kisapuk olashe, ore ena najo aiu nelaikino enkiteng' atooisho. neeye enkiteng asu negor olashe. neeku ina sababu. ore oshi nkishu kumok eneisho amu ate naa eret, neye enkiteng ashu neye olashe. neeku ina oshi sababu sapuk oleng.

Keji duo oshi kisaidia enatoki teninya kiesidia ilala ,nisaidia pidolisho ,keji teninya naa kisaidia oltungani pedolisho ,nisaidia ilala te amu keku teninyaal naa keji kitaa keaku ilala kegol ,nisaidia sii tendaa amu kepiki endaa anaa kwashen ena nkiri neji kitamelok endaa ,kepik oshi iltunganak kumok amu keji kitamelok endaa ,nisaidia pidolisho nisaidia too lala pegolu ilala linonok.

Ing'as aikanta enkurma, ing'as aikanta enkurma enkano, ore pee idip nidung'udung, ore pee idung'udung metaa nkinyinyik nimperriper tenchata aiperriper tencha enaa enoshi nayierita nchapatini .Ore pee idip aikuna neijia aitadapasha enaa oltung'ani oyierita nchapatini. Paa idung inkutitik kutitik. Ore pee idip atudung'o nkutitik kutitik paa ipik naaduo nkirik atua nkirik naidong'o paa ipik atua paa itumoki atipising'ai paa ipik eilata enkima nincho meitootua. Ore pee idip atipika paa intadoiki atua. Ore pee idip aitadoiki niche metoito.

Ing'asa ayier ormushele, ing'asa aitokitokie enkare, ore pee itokitok enkare paake itumoki atubukoki ormushele. Ore pee ibukoki ormushele nig'oling'ol, ore piindip aing'oling'ola pae ipising' mpaka nemit enkare ore pee emit enkare nintau. Ore siinje mboosho, ning'as aitoktokie mboosho o meishu enkare nidol ajo eoto. Ore piindip pae itumoki aikaraang'a nipik kitung'uu, neoku kitung'uu ning'il apik irnyanyak, neoku irnyanyak paake itumoki atubukoki imboosho inonok paake ipik enkiti supu paake itumoki aing'oling'ola pae ipising' pae intau.

ene tipat amu keeta isaai naa olameyu nemeetae kule napiki shai ,neku iyier ake yie ilo turungi pitumoki akeyie atarie enkijepe alang teniton nejia .neaku teniata sukari ,teniata majani ,nimiata kule iyier ake enye pitumoki atarie ekijepe netiu anaa oltungani ookito shai kake ma shai olodo pitumoki akeyie ataarai enkijepe peji itooko .

Ore sanasana enasiai, na keasa tolpuli. Matejo duo tanakata ewueji nemetaaniki inkang'itie. Neeku matejo kegirai aidur, nipuopuo nitumutumu nkiri, ninyanya, nemetii enkalem nidung'ieng'ie, neeku girara ake ntae aanya ebanejia amu metii naa enkalem nidung'ieng'ie pitumokiki ainasa. Neeku tolala idung'dung'u, aitaa ilaleta inkalema, amu mitaanikiki nkang'itie nemetii ewuei nijojo ipuopuo aunye. Neeku nya ake duo yie tolala adung'ie lala.

Kadolita iltungana ongira atoni, adolita loinasita ilpaek, nadolta oltungani opejito ilpaek ,na ijio olchamba eti, na ijio ore ele shamba ijio metaniki ang, niaku egira oltungani apej ilpaek penya neijia enoshi kata indipa atapejo kadolita oloinosita olpayian oinosita ilpaek, nadolita sininye enkayioni natonita sininye aja ilapek na etieu ena olchamba eti niaku ijio metaninki ine weuji ang nebaiki na keta esumash nitayu lelo paek akesu petumoki ainosa.

olapa ele olapa oloshi duo obulu ake too kwapi oormaasae enkata nasha. kebulu duo oshi sanasana tenesha na telo ketii wuejitin naa tenilo naa kenyae kenyae ele toki aitaa mpuka .naa keji mpuka naamelok na keya ninye tenilo nikimirakini egol amu keji kemelok nemelelek tumoto na keji kisaidia osesen niaku ore toonkulie wuejitin na kenyae kuna tokitin ele apa anaa nkirik niaku keji duo oshi kemelok too kwapi naanyae.

Ore kuna naake euni tolchamba neeku enintau tolchamba nintau eton eshal nilotu akes nipik enkolong' metoito. Ore piipik enkolong' metoito, paake itumoki taaduo ategela nilo ayier aitokitokie paake itumoki ateyiara paake itumoki ainasa matejo nai indim ainosie ormushele, ashu indim ainosie orgali ashu indim ainosie nchapatini.

Ingas aitau tochamba ,nila akes itangasa akesu tolchamba pa ilo aisuj paa itumoki aitau aitowanisha amu ketii ineme nyay kuna kiek adoru niaku mbenek ake isuj niyier .indim ainosie orgali ashu indim ainosie ormushele.

Ore duo oshi kuna tokitin amu keji pilipili hoho ore duo tenilo nkotelini sapuki naa ninche itumie amu kepiki endaa naa keji keitamelok endaa ore teniyierr tenakata matejo anaa nkuashen nintushulaki nkiri paa ipik amu keji keitamelok teniyierr kapishi nintushulaki amu keji sii keitamelok. Ketii ninye iltung'anak laa kenya erok, naa enilo tenakata, tenilo ninye osokoni naa itum kuna tokitin tebei nagol amu keji kegol tumoto, naa keebulu tewueji netii enkare ekutosha otewueji netii enterit sidai, inewueji ebulunye.

adolta oltungani ogira akesisho tolchamba eshomo olchamba ajo kegira akesisho aitau ntokitin naa meyieuni tolchamba nimifaa petii olchamba, niaku ninche egira aitau teilo shamba lenye. niaku kegira aton akesu netaaniki ningor aitobiraki amu inakata etumoki atodua sidai naifaa pitayuni onimifaa .